Kanyor nanu ena bae ,naa ore sababu naata pee anyor nanu ena bae ,na nchere ore enkishumata ornyanya ,keidimayu ninchuma irnyanya ashumaki Kuna garin sapukin, ore pee eindip aishuma irnyanya ,nekilaki ropiyiani naishaa ,elelek kilaki tornyanya looba lintayio torbaketi ,orashu kilaki terishata nintumiya arashu kilaki enaa sandukuni lintayio. Ore eniare indim nintayu irnyanya nilo amir. Amu ore taa tenkopang ore orbaket laijo ilo naa kemiri miyai isiet. Ina naagira aichangia matejo ,kanyor nanu ena bae ena selenkei nitayuto irnyanya. Ore sii eniare irnyanya tenitasheyieki nejia, nemenya enkop neeku kanyor ina naitasheyieki lilo nyanya netipikaki embolea enkop metaa kibungita eweji sidai, metaa meeta olaasani lonya nemibung enkop ileo nyanya mpaka mitayuni tolchampa.

Ore ebae nalotu indamunot ainei tenadol ena, naa njere, sukuul ng'ejuk ena teduata ai. Sukuul ng'ejuk ena, amu ijo ore nekwa darasani natii idie, ashu nanyikita kulo orikan, na ng'ejuko orpukunei. Neeku ibala ajo, ore apa ena sukuul peiteruni, nemeetae apa idarasani. Enewueji isumieki nkera. Ah ore taa, isumieki nkera ene, naa ninye sininche etii irmalimuni lenye, ninche itasheyie toloipi, aisum naa nkera. Ore eniare nalotu indamunot ainei, naa njere, ore naa etesheta sukuul kuna kulie darasani, negira tanakata aitumia kulo orikan, tenkata enkikenoto esukuul, ishooyo matokeo onkera. Ore kunda naima, netoni tolorikan, ipoti nkulie tinewueji naakata enoshi kata ishoritai sawadi. Ore si eetae intumoritin tosukuulini tena sukuul, na kulo rikan etonieki, intoiwuo onkera enye, arashu ata ninche irmalimuni.

Ore ebae nalotu indamunot ainei, tenadol ena, naa ore enardasi, nigero enkaripani arashu olaripani lonkilani. Eenkitok eripakita, olee, arashu enkerai. Na kelio ajo ore kuna kipimat, nalio tene, ore kuna kipimat nalio tene, nemenenkerai kiti, kake inoltung'ani sapuk. Ore enardasi, na pookin oshi pekilaakini kiripakini enkila, nampaka neetae entoki naji measurement. Aninche taa kuna naigero tene, igero teshumata o tiabori. Tenadol enardasi, nejo indamunot ainei injere, ore enardasi, naa, enolaripani lonkilani, ah ore enardasi pookin akeeta enikiasakini, kifaa nilak nkuti shilinkini, nabaya akeninye amisini pekiripalini enkila, ore enardasi nifaa petii enkarna ino, onamba o mpisai ninchooyie.

ore embae nadamu tenadol ena siai naa, ore oshi esiai naasi ena ena na entoki naijo naji entumo entumo taa, naibung iltungana lekomiti aah enesukul, aa iltungana lesirkali, arashu doi ninye ee entumo olmarei, niany naji naijio naji supuku einoto supuku kulie sapukin ashu etae ake entoki nangirae ashukunyie enashe, nepoi aboita inji, ore emisa naijio ena, nati idaikin napasha na paa ore oltungani pooki oti ene weuji, nemikinchori ake endaa amu kinchoki, kake nepiki emisa indaiki pooki napasha, osodai ene kenaisho iwok kesoda, kenenkare iwok nigelu ajo kaa nabo naa ingelu teine teshumata ina misa, niaku ore entoki naamu tenadol ena naa eweuji neboita iltunganak kumok opasha neyieri endaa napaasha, meeta ingelu iyie ajo kaa inyia meikinchori ake duo.

Ore ebae nadamu tenadol enasiai, naa, enoshi kata eeta entoki nataasa iltung'anak waare, ashu e group oltung'ani, obaya okuni. Nias esiai nai nepuo ai present aitoduaya ninye ejo ilashumpa present esiai nataasa ninche. Neeku tenidol iltung'anak waare oitasho, oibung'ita bukui newoshi picha tedukuya enkaji sapuk amu ore enkaji pookin natii ebendera olosho le Kenya enorkulie oshon, nibala ajo enkaji nashulakino iltung'anak kumok lesirkali, oota siaitin sapukin. Neeku ore kulo tung'anak waare, kajo nanu eeta project nagira ai present ,arashu eeta entoki si nataasa, neeku ore kuna naishooki ninche naa, satifiketi entoki naji completion. Enkidipata esiai enye aninye taa ajo completion, enkidipata esiai enye. Ore pooki kata nias oltung'ani esiai, nailo aishooyo nilo aitoduaya tedukuya komiti, ebae

Ore embae naitiship tesiai naijo ena, naa ekijo yiok enatoki tenkopang' ornok ashu oltula netii irkulie loojo nayok kutuk hoo duo naa ore ena naa oltula teyiok tenkopang'.Ore enkitotioto oltulali neitaa Kiko metaa kenyor atua iltung'anak nemitokini apurisho. Nemitoki aanya irkuo amu tenesapuku oltulal, neeku enya irkuon neeku eer iltung'anak ,anang' toosoitok ashu enang' torkeek etii shumata olchani. Kake tenitoti oltulal neton tiang' tolchampa lino metaa melamita nkajijik, metaa tenebo oltung'anak ,naa ekiripoki ninye enkang' enedukuya ,amu miitieu ng'wesin naijo lasuriak atinyikaki oltulal amu keyiolo ajo kiar. Ebae edukuya ina ajo keitishipisho ,ore eniare naa keidim ninye neponu lashumpa ,naponu aing'or ena gwesin ino tiang fenye naa friendly nenyor iltung'anak ,nitum iyie ropiyiani eimu omboita olnoko lontotio tenkang' ino.

Ee kaidim atolimu wjo kanyio nagira aasa tene ore ten duata aai na ore entoki nagira aasa tene na orpayian ogira aitengen enkerai enye enikopeik qtaa ormalimui ashu oladakitari ashu orpayian egira aitengen enkerai enye eniko peik ilala ore oegira aitumia enkiyoo na kejo peas ana kejo lashumba entertainment metaa entoki naas ningeniki saidi metaa ore enoshi kata peyie neik olala nelotu aitashe tene vile neasita ninye ashu naboitare neton nkolongi polki ajo embae etipat teneik ilala enkutuk embae etipat easita elepayian.

Ore embae nalotu ndamunot ainei tenadol ena, naa enkisuma. Level e form four. level e form four ena chapter naji statistics aa taa aingoru entoki naji variance ninye eesita enkerai esukul ,aa inger ake ele table nilo mpaka metaa iyiolou ajo kainyo y naa kainyoo x.Ekeeta apa ena toki abayie nanu sukul ,Ekeeta apa makisi kumok oleng ,kwansi taa ten marks mpaka eight ninye eeta .Eitodolu apa ajo tenelo neeku iyiolo ataasa ena siai ,naa itii dukuya toomakisi tenelo neeku ketii atua enkardasi entemata .form four apa etii ena toki netii sii ninye dukuya tenilo aendelea tesukul itii university.

Kaidim atolimu ajo kainyoo nagira aasa tene ,ore embae nadolita nanu aa ninye ajoito aidim atolimu ajo ninye nagira aasa tene naa ,idolita ajo egira ele tungani aokoki ele too enkare. Ore ele too naa oloisujieki enkaji ,nebungita enkarasha naa keji emobber tenkutuk oolashumba. Mopa naa ninye eisujieki enkaji .Naa kajo ore ele tungani naa olaasani naitashito tenkalo. Keitayu enaaji bar nelelek a oteli sapuk najing iltunganak netii sii bar atua .Ashu enkaji oonkiri ,neeku ore entoki najo kegira aasa tene, kegira ele tungani aoku enkare tene aitadoiki orbaket lenye empeut ibungita ena mopa ,neoku enkare nelo aisujie enaaji natii tesiadi ninye. Kajo nanu tenduata ai olaasani lena aji ele tungani tenkata naado ashu orgejuk kake olaasani naake.

Ore pajo nanu enetipat enabae, naa, keeta isiaitin sapukin. Ekeji enabae mulching. Ore mulching naa, empikata onkujit natoito, abori nkaitubulu. Ore entoki etipat tene naa, ore mulching, nemitiki nisho ore ena beneyio natii abori enkop, niko metaa meya osiwuo. Tenelotu osiwuo sapuk, nimidim naa atuuroi. Tenkaraki, melo enterit natii abori enaitubului, meoroo enkare nemeoroo enterit, nemeoroo osiwuo. Neeku naa kitasho ake ina aitubului, mpaka enkata naitau irmatunda. Ore eniare, tenetoyu kuna kujit ore amu dipa duo ake atoito, tenetoyu pi neshaiki nepurda, nepik nutrients abori kuna kujit. Nisho naa, entoki aji empolea. Ore enkae bae eare naasita ele tung'ani, na aun inkeek tenkalo nkaitubulu. Nitagol entoki naji stem, ataa, nitagol stem ,meya osiwuo metaa

ore enaiko paisum iltungana esiai naija nena na, pookin ake peningu iltunganak esiai naijio ena nenyorra ilkumok as na teniuta tonkiasin na tenajo taa tenauta tonkiasin na aun enchani naitayu imauwa tenkata ebulunoto enye, niaku ore pooki rishata nabulu enchani, peeta esiai naifaa nitasi, arashu uproani ashu kuvukia, ata aoipoo tenterit, tena mehomoito atua enkop ashu, adung ibenek nahomoito tonchot eji uprooting ,aitayu tonchot ebenek naiseleshate, miraga enchani ashu miraga esidai, na tenias iboitata niaku ore ebulu enchani na ibotata olelo tungana lisumita iyie mpaka ometabaiki, level naitayuni ibenek inkujit adung inkukuny meeta iwutaki tenki taanyanyukoto, joki nngura enaikunita ena inji sie inko enino,

Eeh aata engeno naipirta ena siai ,ore ena mashini naa keji washing machine. Keissij inkilani tosabuni, neiposhiposh ,nitoki amonir metaa metii enkare neitoi inkilani neisuji metaa etisidanita kabisa meeta mitoki ninye aata orkiti chafu tapala metaa olachafu sapuk. Keisuj ena mashini nkilani oompukunot pookin mpaka irbiranketini sapukin. Ore ena mashini ,keeta eweji nepiki nkilani ,neeta eweji neimu enkare aingua ormseregi lino ,neeta eweji osabuni ,neeta eweji neironynkilani tenipik enkare nipik osabuni ,nitoki aaku eeta eweji niroj pee enyorata aiteru aisuj nena kilani .Ore sii aitoki ena mashinini eeta number naikenu aitodolu ajo eireu esiai neeta number nabaiki aitodolu ajo eidipa isujita nkilani.

ore entoki ashu embae nalotu indamunot ainei tenadol ena na enoshi kata, eshomoito iltungana benki, aitayu iropiani olkulie la keeta ninche inkulie shughulini nawaita benki, epuo ilkulie abol accounts meeta eta sininche accounts ashu epuo aingoru iloni tonbenki, ore esiai naijio ena na esiai sapuk tondamunot ainei, ashu tenadol ashu elio ninye, tolosho lenkop msima tolosho lonkila oboir olokila orok, ajo esiai sapuk emaana ena, ore kulo oibungita mashinini na ninche oidumia iltunganak tiatua benki, ore kuldo otoni tolorikan na ninche taa lelo mpukunot napasha, in ake naji natejo loingoru loan iloitayu impisai enye ashu lelo loponu abol account enye ebenki,

Ee kaidim atolimu ajo kanyioo nagira, aasa tenapisha naishoruno tene. Ore enatasat ashu ena tomononi nairrugo, elio ajo ore todamunot ainei na kajo enkare duo egira aoku tene, nisujisho. Etookuo duo enkare, neeta jik, ataa entoki naitau intokiting olchafu, natonyoyie. Ore kunda kulie araeni natii nkariak, na ninye ake naisujishore nenaa ariak, etipika pookin metaa mitoki anyamalu aoku enkare, ashu enkare duo naewuo duo terishata nabo, nejo enaikash tenaoku pookin, metaa maitoki anyamalu enkare teneiting'. Ore kuna araeni naikenoro tonkulie, kadolita nanu ajo ore tiatua kuna araeni etii nkariak, netii nkilani. Ore taa kuna, naa inkilani nimisuja, neeku ketipika atua nkulie amuk peleleku enkisujta, nena kulie kilani namuka. Ore ijo alo aitau, etadotunye olchafu, inkariak ake eimu.

ore embae nalotu indamunot ainei tenadol ena naa intokitin pooki naasa tosokoni, elio ajo osokoni ele, longira iltungana eti iltungana opasha pasha eti kulo oinyiangisho neti kulo la ninche lamir intokitin tosokoni, adolta si tele sokoni oingero plumber ore enkaji pooki olplumber nemir intokitin naihusu inkariak intokitin enkare ata ilpaipi, isiwanani ashu doi ninye imuseregini, ore osokoni neti iltungana opasha eti kulo onyiangisho neti ilomir, neitoki si aku keti sininche kulo tunganak leme kinyiangisho neme keeta entoki namirita, kake keti ake ninche aponu aitadoyio endama, ena tenkaraki ejo iltunganak engolong osokoni nepuo ainepuno oltungana opasha, to sokoni etumi intokitin pooki nayae inkangitie, neyauni inkulie atua osokoni.

Ore embae nalotu ndamunot ainei tanadol ena na kidimayu neetae entoki nagirai aitengen ebakerai eletungani oibungakita esimu eleek aa ormalimui lemye nelelk aa entoiwuoi enye ashu olalalashe lenye arashu olchore lenye ekeeta entoki nautakita enakerai tenasimu elelek aa enkisuma arashu entoki natiaka enakerei ntaduaki natadua tia wueji ashu natoningo eimakita neaku keyieu sinye neyiolou ajo kanyio natii inewueji ore si eniare elelek aa etaduo ele tumganu entoki tesimu enye nejo ntasho matuutaki enakerai peituship arashu oaa ena keera entoki nagira aikashifu ashu amegira aitapaaash nemeas embae etipat ena tanaa enkisuma egira autaa arashu itadolita pengadie nkukie tokitin nelelek inyal maisha enakerai.

Ore entoki nalotu ndamunot ainei tenadol ena, naa enkardasi ena oshi naiger loopeny looldukai sapukin ,orashu ildukai sapukin ,arashu eiger ninye mpaka irbiashrani looldukai kutitik. Ore ena ardasi nitodolu mbaa eninkunayie esiai ino kainyoo itimira naa kainyoo naipanga, kainyoo naipanga neshukunye olduka. Ore ena ardasi nitodolu esiai ino pookin enikunari ana pee interu esiai olduka ashu tolari lenkata embiashara ino. Aninye tooshi ejo irbiasharani ashu irkituak lesirkali financial year. Ore ina naa enkardasi naitodolu enegira esiai aikunari ,eweji netabaikia olduka lino ashu naaa sirkali too nena ropiyiani oshi naasotuni tiatua emirata ashu enkinyangunoto oomali.

Ore embae nalotu ndamunot ainei tenadol ena naa kajo ore ena tomononi, naa enakairemoni naa tenemetii enakairemoni naa ninye orkitok lekulo tunganak otii ena siai ele shampa. Ekegira autaki iltunganak eniko peipim olchamapa metaa ore Kuna benek naunito ashua ena daa naunito ,nejing olaini obo pookin. Metaa olaini obo ebulunye metaa metii natii enchoto nabo orashu kando metii natii kando, etii pookin olaini obo oitoriori. Ore toondamunot ainei kajo irnyanya kulo ounito ena tasat, enaake enalio tidie nelakwa telekua kulie ootubulutua ,neeku ore Kuna kutitik nagira aitubulu meibala ajo nursery eingua Kuna, olchampa siininye egoirae apikaki metubulu nebayu ena nekwa kulie, ometaba enkata nakesuni nenyae irmatunda lenye. Ebae sidai ena amu mitanyamalisho eoshoto olchani, ata empikata embolea ata tenkare.

Ore embae nalotu ndamunot ainei tenadol ena naa ,ore oshi enkardasi e invoice naa tolduka eishoruni naitusuji lolan ,ore toonkatitin kumok ore invoice, neishoori enkardasi aisho oltungani duo ogira ainyangu tokiting aitusujaa lolan lenyenak .Etii invoice naishooki naitodolu pookitoki ninyanguaki ompisai naatangamwaki ,onkulie invoice naishooki ejokitoi olopeny ilolan ,orashu oladuo tungani otejo pee eishoru lolan, ejokini naa metalaa lolan apa o ashu loyakaki tinakata .Ore ena ardasi naa ldukai sapukin eingua, eya nayae toonkampunini ,ashu ayae torkiti duka ashu doi ninye eyakini sirkali, enoshi kata aipotu ntokiting sapukin enkampuni orashu naishori oltungani lesirkali .,neishori taa iltunganak lesirkali ena ardasi aitusuj olola lenye pee etumoki naa atalak teneitu apa elak.

Kaidim atolimu ajo kainyoo nagira aasa tene. Ore ena kerai eibala ajo meeta oshi enkeju ,neponunui ayaki enkeju enchuma nishopokini ena keji enaake ,oshiake enikunakini oltungani lemeeta enkeju orashu nkejek pokira pee eishopokini nkejek ochumai .Elio ena ayioni ajo eitu aikata eishopokini ena keji, enkata enye edukuya pee eishopokini ena keju enchuma ,nejokini mitasho tidie weji pee ening enaa keidim aitashoo nejia meloito tontrima orashu pee ening enaa keidim aitasheyie ina keju taa enchuma. Ajo sii ore eniare ore enayioni, etiakai mitasho tidie pee etumi aosh pisha ,paa tenaa enemusaada duo ena keju ena toondamunot ainei enajito nanu ,paa tenaa enemusaada ena keju ,nepuoi aitodol laduo oishorutua ina kejo ajo esipa taa itabayioki ina keju.

Ore ntokiting nadolita tene, ore ene dukuya adolita nkera are, adolita entito wenkayioni. Nadolita ore ena tito itarwesh, egira atonie olorika ashu engari oltunganak tarweshi, negira ena ayioni airorie enkae idol ajo engira aitakweni enkae ashu eeta aitoki nainosakita .Dolita sii ajo etayio enakop natii Kuna kera pokira, netii Kuna kera enkalo oloip atoni tenebo aanya lomon pokiraare.